Gini en pesa gini inyalo los e yo mopogore opogore ,inyalo los kode inyalo lose kitiyo gi dhahabu ama fedha kendo sama ilose itiyo gi mach maliet e yo mamalo

Gini en pesa gima inyalo ti go kilose gin mwandu ma igole buo lo ma iloso gi ga go, mwandu manie buo loo machalo kaka fedha gi dhahabu